En kokwenyun kiboti keringonik akitio kinde keturek ak kekolat kinde kekolat akitio ndokokes kewoshi ngungunyek komnye.

kikwee che somisen ak chekororonen koba taban kitabani atya kende chekororonen kende chebiret anan ko talgalit akekonore ole kaitit kibargane ole kaitit simatkongemokis

Agure konyo oleayaen baishoni akabarchi Kwai ak yekakonai imuche keyai twan akobit konam akonai ole kiyoitoy koineken

Tesetai mungaret ab logoek agere chepyoso agere baishek aeng agagere indisinik agagere water melon akmatundek alaktesetai mungaret ab matundek en ireyu

Kerenyun akoba baishoni ko netai koyache ateben bik cheigen chekikwai baishoni satebsen ilekiyoitoi asikonet akokon ngamnatet ilekiyoitoi baishoni komie

Oleanetitoi kastomayat alenjini kobirchi nambarishek chemaba kab Safaricom anan chemabkab kastoma care koyak namba ichoton akoistakanbakitya komatkomwaita pin chachik chebo mpesa anan kochebo anan kochebo ano korib pin chachik

Akure atyam abarchi alechi koro olabetitei lainwek, akalechi kobat lainwek simat kobwa nyokoib bek tukuk, atyam alechi keyai twai si kokere ako nai komnye.

Baishoni koba kamunut en kokwet nyu amu, tareti bik ng'ale ak bek, toreti bik ngale ak bek, anan ko ya karar bek komanyalildos bik.

Kit ne mile biik eng yu ko olegapitunda mauyandani eng kwenutab tagatagek ak chafuk. Kamagibwatyini tugul kele tos pit eng ole u yu, kagibwatyini kopit eng ole u imbar ii anan ko ole kugirib komie. Lakini kanyeke, komilech amu kapit eng olekamagibwatyini ak ko kokararanit kopit komie.

po komonut keyoe poishoni amu eng kokwet kotoreti korip ngalek ab ngalek ab ketik kalek ab mazingira nerupe notok kokonu ropta ketik nerupe notok ketese tai nekikotoi wangari mathai

Kerenyu ko baishani ayae neatai, akure chito nekikwaye baishoni, koneta ketech kot, ako olikebeyte amitwokik ako olekiriptoi ak ole kinaka bek, ak saisek che kiyate.

Ye inemu chepkondok ak mpesa iwendi app nebo mpesa akiwe withdraw the cash kolechin iwe agent number inde kolechin nde store number inde kolechin inde chepkondok chenemu inde kolechin inde pin inde atyam iyokte atyam iken konyo kobarun ole kakonemunak rabishe kuk.

Alechini kibale keringet, atyam kende keturek kibale keringet neoo atyam kende keturek, atyam kerang'chi bek akende ndishiot, atya kewekchi ng'ung'uny'ek ketup komnye atya kerang'chi bek kora kibis.

En pichaini akere kipsomaninik, ak kelach maskinik, akere kora kanetindet, netai ngalek ab somenat en yu.

Ng'amnatet namakyinek en yu netai, koanai olekiyepta lainwek, karik chamikchinek ko tingok toroktet.

En pichaini okere koreet anan imbaret ak okere olee kokomach kochur mii suswek lakini kokomach kochur kokobekunot suswek.

Boishoni kobokomonut keyai amun toreti ngalekab robta nonyikis ngorobon ro.bta nenyikis kotoreti simatkobuto ngungunyek tukul anan ko motkoik churiat.

Alechini kochil nambarishek atyam kwa ole len set pin koseten pin chemakchinge inegen.

Akochini olenchini koseten simoiinyin eeh konde alaak sindakichor simoit kobirto kobirto nambaishek chebo kombunitab simoinyin sikobit ketrakenchi simoit.

Olenchini konde ngungunyek takalkolok chuto chuu konde ngungunyek akitio kobongochi kosibke ak nambarishek asinyokonde ak konde keturek sitio konyokondeot ketik.

Alechini ko kiyop tukukuk akomitei oret akoitu ing betut ab tisab nebo betusiek chepo wikit alechin kokeny akomuita

En pichaini okere akina chebiosok ak lokok chekanam kartasok chekakisir akobo ngalekab climate oleteseta konetishetab olekiribto ngalekab climate ak ketik.

Ngalek ab tienwagik ak lelesta ab borta kotinye tienwagik kanetishet tinye baishet Nile Iro tienwagik chechang konerech akobo ateboshek ab kasari kelele tienwagik chechang kabisa kotieni ak lelesta ab borta olekilaktaegei

Boibochin missing kokwet, akobo komiten kalyet. Anan komomiten chorset en kokwet, anan ko mitten kibagenge, koboiboenyiin missing biikab kokwet.

Owendii kechekenan konyil oeng en arawet kila sanai kole sanai oletesoto tai bortonyun ako ome tukuk chekororonen tukuk chenyoljin borto cheu, cheu ikwek chenyolilen ak matundek ak nee ak nee sikoribwon bortonyun.

Alechin komuita korok kopus sang akopus orit atya komuita akokasa aelezanji amwachi shidet nekapit olawetitai apangani asolven

Makokase tienwakik ab kipkaa amuu kokondoo missing tienwakik ab kasarii ako langok chekisiche betushek chu koeching ibinda ne ter nemakonekinye ak tienwakik chemii saii ko tienwakik chepo ibinda nebo sai

Lagok ab betusiek makosubii kayanishet ab keny amuu lagok chekisiche sai kesichin ibinda nebo sai akoetyi yotok akonamee yotok akere makosubii lagok betusiek anan ateboshek chekipa keny

Alechin kwa akoi Mpesa akipkwa loans and savings akocheng banking nee imuchi kolipanee bengit nee meche atya koregistanee akochop account atya kolipanee rabishek

Aname agale okas chito tugul, mi tuguk en ematin ako komache si onai si matobaisye anan ko mato twa.

Pa kamanut amun ineti piik konai ole kiribtai ng'alek ab ketik ak ng'alek ab mazingira. Inetech kora kole ng'alek ab ketik che kagetil anan ke keng'em ang'em kogonu hasara ne much ko muiyo tiong'ik anan ko meiyo okot piik amu peek che mamite.

Pa kamanut keyai boisionik amun netai konete piik. Gonu kanetishet en piik ako bo ng'alek ele kiripta ketik; amun ketik kotarete piik en oratinweek chechang. Konu rokta, ako ribe ng'alek ab mazingira.

Kerenyun akoba baishoni abale karinget Akande akakerer agereri kalkalit ak ngungunyek matkobutok Akiyam abal karinget nelon Akande ketit nyun Kamin Akande ngungunyek koya

Eng pichaini agere guniok, chebirok, che kagirat ago ui kaginde tuguk orit. En iman, mangen ele kaginde ne orit, lakini agere chebirok kityo ne kagirat.

Ki ne agere che mile bik en yu, mi piik che chang' ago ole menye mamiten suswek; ago magere korik che menye.

Ne tai, anagi peek koe bek. Atiem alenchi kopus orit, ago muny, agalenchi komuita. Atiem aelezanchi komie, arorchi komie, alechi ameken sure kachapak tuguk chik.

Aporchin simoit akolechi kokeny kidogo alechi kokeny kitikin akerchi ale miano makosa aitcho achopchi akayokchi.

Atebe customa kot kotos chome tukukiok chekioldoi oekertoi kot kotebche koikeny ak ko ngot ko chome kosirwech surutiet kolee chomee.

Pa kamanut keyai baishoni amun netai kotariti bik kenai aketet tetutik cherupe en'g baishet nekakimwa kele kiaye, nebo ae'ng kotariti bik si kway kit akenge si matkwai ake neter kway ake neter.

Amwachini alechinii tv nekoadaywo kwa baishe wikishek aeng ndalen anam komakongete ana kokongemak atya atebee ngotkomii oletos taretita

Eng pichait ni akere askarik somok chetindoi ngoroik ap serikali akakere chepyoso akenge nekole ketik akere askarikaker kiy netesetai eng Yu kotesetai kolset ap ketik akoteleldochin askarik pichu kokol akoneti olekiyoitoi.

Alechini kocheny risitit nebo tukuk chekokaal atyo kowekundo sinyekero sikiyan kele iman sikeyan kele tomkoboishe akowek kotindoi kartasok kotomo kotiach.

Olekiatai paishonik eng kwokwet nyuu kenget ketik chutaktu chekakende kartasokkee pangan komie eng turelait simatkoilya alake anan kongemakis

Achamee aaee paishani amuu neetai ko nyumnyum mauu nebo aeng kotareti bich amuu ngalek ab bek tareti bich yakarobon komalae bek ngungunyek nebo somok kotareti bich koribe ngalek ab mazingira

Abirtei simet koba nambait chemiten yoto kwolen tukuk akatepe alechi ngotomanyoru tukuk tos iwe betushek ata ako tos itu ou yo.

Amuu tilee kobata taxes akotile transcations fee akokoran kopee tuguk chekee alee anan kobee kit nekealee

Atepet kole uyo kailipan konyil oeng tos ikerwo kotko kakonyo mesegishek oengu asiwekwo chun.

Kanetik kastomayat alenjini tuguk chebunu bitanin koibe bik sikoib netai kobatei kesir Asir agere Kole Wendi ano akoityin ngo asikobit keib indegeit mi agenge kongeten indekeit niton sinyo konam garit

Ayakchinii nambarit ab address nebo olamenye akamwachi alechi akakachi nambarishec chuk chepo simet koibwa karit akoii olatok akobriwa simet kolecha kakoit tuguk nguk

Alechini kokon chepkondok cheba tuguk cheyamegeeii kityok atya komuch kometa tuguk chun ndanyor rapisiek nyo kwal

Apire nambarishec ak pik ab stimet akamwachi alechi mitei ketit ab stimet nokolul kobwa nyokotaretech

Amwachini alechini netai koprichi chito netos nyokotaret kochopchi bek atya keratichi angeratchi komie

Amwachinii alechinii kotareta paisho notok atya alechii kiyoae akangen olekiaitai akamwachii alechinii apromisenii aaii paishet komie akasup ngatutik ab kampunit

Alechinii kometa ataret anachii anendet sii kotebongony inendet ngaa amuu kikoet atya anamchinechii ngetetenyii oletetekeii tuwaii

Amwachinii alechinii kanyaalee simet ndamwaiwa beit nee mii barak amwachii alechechii chepkondok chatinye komaite yotok tos mee chuchukwa atya komwaiwa kengalal tuwaii atya kekashine kokona ak nepo ngony

Amwachinii alechinii makatin kitabushiek makat itinye kalamok makat itinye ngoroik ab sukul tugul makat itinye kweinik makat kaichop sumek komie ako makat kailipan school fees tugul

Amuu makerke saishek makerke olemii chito makerke olamii ak olemii chito akee notok amunee sokomitei let

Miite beit ab tuguk barak amuu makerke ematunek anan makerke olekealdaishe ngiwe oldange much inyoru komii barak beit ab tuguk ngiwe oldange komii ingony beit ab tuguk

Alechinii kokoit ngoroik soko che upya akamwachii beit akamwachii kole uwen tepche akoi mashokomeitos

Amwachinii alechinii kolany beit amuu olekilee tuguk kokolany beit nerube as notok kokwa barak mwaita ab karit ako kokomach kopekunot tuguk

Alechinii kararan ngopal hybrid amuu hybrid bwanee peek komie peek akekes peek kochangaa akokoraa hybrid komataame tiangik anan kutik

Kaplem ko boiboiechi kotunishenywan en tyenuokik kwak chebo chebo plem ek kolokse nywan neo ingoroik kii en kole kipirpirtogee kee kedonceni Ako koraa ak yoyoe kanisa koraa.

Alechinii kosam loan benkit ab ncba nepo karik atya ko applayan atya konyor amuu nyumnyum missing kenyor loan nepo kot eng ncba

Kipkimitiat nee naat missing eng kwokwet nyu ko koitalel arap ako naat inendet eng kaidoshe nee kiidochi bik eng oret ne kim ak nyikainatet ako kit ne kikotaret vijana ko kikowal kabwatutik kwak koneii kolee batee kongamekitu kongimekitu ak kofasene sapet

Kampunisiek chebarie HIV ko AHF Kenya miite ampath Kenya akomii ngokwet nyu ko ampath ak AHF

Amuu ngoroik chekikiser chemakiser komite takalkalit akotoma kelach ngoroik chemakiser ko kikelach ako secondhand ngoroik chekikelach

Kampunit nee netareti missing eng ngalek ab amref ak red cross eng kenya ko KBL akwaii paishet nee ikaitati sanitaizers eng ematunuek che raisi koname mongojwet ab covid

Kapkirwok komii chito ne rebee mbaronik ak bik che kikeree mbaronik atya kongalal kapkirwok akemwachi keleita kowechi bik chekikorebee tuguk kwak

Ngetee kapatinndet komwachii kanyaindet kolechin tos aribtaii anoo anan tos kwam tunguchuk anan tiangik chuk konyek anan kokeldo alian kongete kanyaindet kwomwachin tukuk chee makatin kwaii kolenchin ikura nyaanyaun tuga akakonin kerchek

Kokure engineer bik kolenchin kobwa atya konet mashinishek che terter ak paishet nwa ya kibale beek akonet olekiposhetai

Chito ne naatat kobarchinati kiprutoinik kobun Fort jesus kekuree Fartmat wahir akonaat missng inendet kogen akopa fort jesus akongen kila kitu nee mii orit yundak akodai ngamnatet missing akopa fort jesus

Mitee karibu rupas mall yoo karibu rvtti moi university inyorchinii offisisiek ab odm anan odm osters ingiman kotomakase ngo lameny Eldoret

Lechin kwan kochop account nepo ecitizen akonyit atya kosup instructions chekinyitee atya konyit nafasisiek chepo instructions che kitepee atya ko submiten

Abirchinii akamwachii ngee amwachii kainaiki chuk atya amwachi alecheii atepee alechii kadit nyu ngo ngalen aro rapishek kotesetai kochuchuii amapaishe missing atya atepee ngotko tos mwaiwa amunee akotos tareta ingyotok

Taonit neoo nekararan kemeny en Kenya ko Niarobi, Nairobi kokarran kokameny amun chang baishoshek, ako chang kasishek, ako taonit nenaat missing ak taoinishek alak kotauinit neu Kisumu Nakuru kokararenen.

Alechinii Amina tos ipitu sinyokebe ibkeroo lagok chekikakiwirta ing eastern kaikai ngepe tuwaii amuu kameche sibiroo akinyee

Achame paipai necham acahem aame ko solo ,solo kokonu paipai chemengechen cheachin eng sizit ak kwanyinyen ake kora necham achame ko mango , paipai ne anyiny ako tindoi taste nebo maembiot achame amu anyinyen.

Amwachini alechini amune sikokany sikonyor chepkondok koamu kingikoyakto chepkondok ko ngiweku koibe petushek chechang kitikin sikomang rabishek chi amun kiakonde .

Kechap Kilimall neba account, ko sipe kotepen maswali ak kiwalchini maswali anan kiamwochi tuguk che kapit.

Mayani amu ngobaishen pik matatu chechang koyach keal matatu kochanga kotesetai koale matatu kotesetai chilset ap oret.

Arorchini alechini avocado ni amune si ko siling kanom. Neba aeng', magenyoru avocado eng rahisi. Neba somok, ko anyiny avocado ni.

Arejestaine en E-citizen, akabaishen ID nenyunet keverifionwa atyam anyit formit nebo E- passport applcation form atyam asubmitten.

Awendi aka registani en e-citizen, abaishen ID nenyunet ko verified. Anyit form ap passport application, atiem a submit.

Alechini komuita kidogo negit si kochapchi kosup lain amun kesup lain ko pa ng'atutik.

Acheng'e fomit ne a apply atiem akoite fomit akalipan application fee .

Acheng'e fomit ne pa application si aplayen. Atiem si alipani application fee atiem a sabmiten, atie keyaiwan assessment. Atia agany message kole kage yanuan.

Kot komache customayat awekchi tukuk, alechini kityo makoi imukak amu mamii risit nebaru kole kiale tuket yutayo komakoi anam tukuk chikeweku.

Netai akere alechini koro petut neng'emekek tukuk en kartasit kot kokipek komait petunatan ko makoiyan kit netos amwachi , lakini kotko kiibe kokait petut neng'emekee alechini konyoywei kat atyam akerchi tukuk alak akerchi tukuk choto alak chekararan.

En Maasai Mara kopendi piik Maasai Triangle amun ko ole sisat ama chang' piik. Wendi Lamu piik en Lamu River amun mite beach ak ng'ung'unyek che lelachen.

Eng iman, ko magere kit ne mile piik en yu. Kit agenge, ole kagasta ole tiondo ni nemi pichait kotam kowendate ole u ng'ong'atet ole mami ketik anan ko peek.

River Nzoai ko ainet neoo in Nyanza ako naat, in Nyanza ko ainet neeo.

Ainet neo en Nyanza ko River Nzoia.

En pichait, mi chepyoset, ak mosongik. Kere mosongik kot koge nam mogonjwet.

Kit neagere en bichait agere chepyoset nekwendo nemiten kogerati mosongik agagere Kole mosongik konyalilen ako kit netesetai en Komi kogerate chepyosaini mosongik kot konam tiangik

En Kokwenyun kebati akityem keweki akitya kenet lainwek akitya kekolat keswek akitya kende phosphate akitya ketub

En bichait Ni agere ngororik akartok agagere tamosishek kit netesetai en Yu kotesetai baet ab tiangik Chu baet ab ngororik ak Bart ab nego

Mising ab bik ab garisa kobendi kamasta ab tana river anan ko sachuari garisa ko emet anan taonit nekonu nemi tiangik kochame bik chechan kobendi yuton mising

Alechini kotakotem kogeny kechabchi akwaldechi komuita akosich kayanet

Ainoshek chekikotaret bik ab Kenya en central komiten Thika river mi Ngong river mi Nairobi river akomiten tana river

Alenchi I kondee kolal mat akobaishen Maka kidogo akitya kotar kobaishen en chikokoa kous komie kotililit amatkonde bek

Ingerenyun amwoe ane ole makaran kouniton amun amen bik rabishek emee inginde kredit simet ii indile kole ibirte ko mokimiten amun kaba skiza.

Chepkondokab skiza komogere ana Kobe komonut ana ko kit nekararan keyai amun ingine kredit simet Ile ibirtoen ndile ko ibirte ko mokimi rabishek amun kakwam skiza.

Nganyoru kastomayiat nee mengen akopa lipanet ab simet amwachinii alenchini koibit simet nebo lipa mdogo mdogo konde deposit 2500 atya sikolipanii seventy kila betut

Alechinii komwachii attendant nepo ndekeit kochengchi msiket nyii atya kokeny akomuita singechengchii msiket nyii atya keibchii

Benkit ab kcb alenchii kolipan tutukin tutukin atya ipkotar lipanet nyii ndatar kosam loan

Ataretii amwataii lokoywek sii kopit kopwa bik ab media nyokotaret kochop stimet akochopchii lainda ab stimet

Milimet ab mt kenya nekure bik nyekoker eng kenya amuu neoo eng kenya korube mt kilimanjaro neoo eng africa

Mlimet ab mt kenya nekure bik kwobwa kenya nyokoro amuu mlimet ab mt kenya koneoo eng emet kenya akonerube mt kilimanjaro eng africa eng kainda

Oret ab River Tana ko mlimet ab Kenya ako tariti pik en ng'alek ak pek ak kabisishet.

Taonit ne kinyoru ing katikatit ab kenya ak uganda ko taonit ab busia

Mite Masai mara national park, mi Amboselli natioanal park mite the city of kenya Nairobi mite Lake Nakuru.

Olerutachin bik ing rift valley ko lake nakuru national park eng national park kotindoi flamingoes ak peek che lalangen

Lenayat mising olekirutochin en Rift valley ko lake Nakuru National park akotindoi flamingos ak bek chelolongen chebwanen Barak

Bik Chemenye Rift valley ko nailotik groups choton ko komasaek ak kalenjin

Piik che menye rift valley ko nilotic group ako chotok ko kalenjin ak maasaek

Ngobirwa alechinii kabaishe atya alechii kotep ayachii rapisiek so kopit kotil kee ak tuguk chekabaishe

Kutit nyuu nee angalalii anee ko kutit ab kalenjin

Alechinii koonem application fom eng cyber akwaapply akosubu ole kakimwachinda eng applicatin fom atya kolipan atya kolipan application fee akokaita akokeny kee kur lakwet sukul anan komut lakwet sukul akpikolechii kameche asamchii lakwet sukul akekachii koapplayan ingyotok atya kende lakwet kwa sukul

Ngonyo lakwet akotepena apirchin sukul akatepee alechii kalyaa kipanum simatkonyor eng listit ab gradution

Ane ang'alali kutuswek somok, ang'alali kalenjin , ang'alali kiswahili aka ng'alali ngeresa.

Zuri komwae akoba baishet , olikiyaito kasit en kab safaricom akole kiikikachindaito pik credit ak olebishato kab safaricom akole yai kit aketukul konai kole kanyor chitukul tukukchik en kab safaricom.

Tyenindet neeo nebo ohangla ko tyenindet nikikuree Prince Inda ako tyendo nachame nenyi ko na kinem collabo ak Bahati nabo maye a debo.

Tienik chiachame en kokwet nyo ko Brunistar, achame VickyBrilliance ak achame Sweetstar .

Ya imache ilipan tax en KRA iwendi mpesa akinde paybill chebo KRA chekakikonin akinde chepkondok ab taxes.

Icheng'e insurance form, atyam ikoite kibandok ak passport chemakatin atyam ilipan chepkondok che kiaplayane insurance atyam ikoite.

Ye kiit semberishet ab tukchu mi pichait, ko ngo bandek kesemberi ntaik chumite yu kebaishe umait anan kotkomi olekachilkee kitutchin.

Netai akere bandek akakere bek , ngaro baishoni ko kit nabwati kokolset ap bandek ak ole kitukchindo ole kisemberta mbaret.

Ing iman boisioni komochome amu netai kongotiwendi akiibe beek ingete ak asista ako kimine lainda

Ing iman ayae baishoni netai amache ng'amnatet ako much mangen ole kiyaito yache acheng'e chito nikikwai anan netindo ng'amnatet en baishani sikopit koneta ole kiyaitai kotanai.

Baishonik koba kamanut amuu kesut tiangik che amee minutik anan bare tiangik che amee minutik

Ngamnatet nee amachinikee eng baishonik koo anaii olapitaiii ingokaik chuk saishek ata ak ata ak karik chamakchin ngee koo ateche kot amakchinikee wayat akamachin kee pchumarik ak nyundoit

Alechini konde decorder ini koconecten wainik atyam kochil nebirir atyam kochil settings kochil signals search akosearchen signals tyam kochil ne red.

En pichait yu akere chito nemi ak kechiket nakiramee ng'ung'unyek , akomi mbar akokole minutik akakere bek en mutaroit, ngalen aro kouyon chichi kotyeme kochap mtaroit nenyokoingiani bek yekarobon simatkobukto minutik.

Eng pichait yuu akeree kipandet akakeree chitoo nekelech apronit ak knapsakit akosutishe akakeree mamaa nekatepongony ak baiyot nekatepongony akakeree machungwek ngalen aroo komite matundet ae mamaa inii mungaret atya komii sutindet nee sutee environment nee sutishe koo sutee kerchek

Bo kamanut boisioni amu bore tiongik ako kora ko istoi germs.

yoo kiae boisioni eng kokwetnyo keyotitoi koba kwaketat tiongichu koi tabwa nyiketaban ngororek ak artok kinde ngororek kotngwa kinde ngororek kot ngwa

ole kiaitoi boisioni kechopchin ngokaik elo lokchin atya kerib yo kolok ngokaik nyikirakat maaik akeb ipkebangan ing cretinik

Tebe KFC kolechin ngatyeme alipan chepkondok kotile konyil aend tos ne shidet , ngotkomi shidet koleita kowekchi rabishek chun ka ke til alk chebo aend.

Alejini aprtoi simet kwo kampunit, ateb musiget ak ap kastomayat. Atyam amwochi kastomayat alenji komuita akokeny kitikin, atyam juu chini kot konyor musiget nyi.

Kit nemille pik in yu ii ko ole kaking'otita koret, kataking'ote koret kepchee komnyee olepachine koret ap chitukul atya kechul ake ng'ot komnye.

Ngaroo naa mii pichait watermelon konyonee ngalek ab kolset, kolset ab watermelon eng yutakyu akokorurya akokekes

Apalee keringanik akakolee ak apisii akamwachinii olekiaitaii atya ndakatar angalalchinii akamwachinii alechii konyoo keaii tuwaii sikonaii akonam ole kiaitaii komiee

Pa kamanut baishoni amu tareti ng'alek ap mazingira akochuchuchi ng'alekab tilet ap ketik akokonu lokoek kora.

Alechinii eng saii komakararan kowindii ndeket eng soet komii korista amuu much kopiit nyasutiet anan konee atya alechii kongeny ndakochuchuu korista kopaa

Ngalalek ab chito neae kuwait embassy kolen welcome home to embassy aah karibunii kuwait

Kiit nee akeree komilee biik komite minutik yuu akomamii oldakee komii oldakee mamii oldakee, oldakee komiite peek

Ngaroo kiiit nee tesetaii eng pichait nii kokiit nee nyonee ing metit nyuu kokanetishiet ab koleset ab ingweek akomwawech kamanutiet ab olekinyorenee kokakiam ingwek chutak chuu chekakikol

Ngaee baishoo neetaii amuu mangen akomatinyee ngamnatet koyache atepii ak biik che ingen olekikestaii asikoneta kolee kikesee chee unee tos kikesee chee kakorurya ana kikese che nyalilen

Eng imaan ngalen acher tukuk chebakamanut ing yuu anemuu ngamiet akanemuu biik

Eng pichait nii akeree moita nee kityemee kinyaii koo kiit nee tesetaii koo kanyaiset ab moita

Akuree konyoo yotokyoo atya alechii konamwaa artet metit anan kolee sii meeima atya amwachii ole kiruritaii abarchii kerchek che kirutchin atya aneet kunotok kotkonam

Eng pichait nii akeree bik che katebongony akakeree post nee kakisir we do whatever to save children ngalen aroo kosup kee ab pichait nii ko post inii konetii bich akopa lagok ole kiriptaii

En kasarta nekibo betushekab leet ii kokicham kebele roreet, ko en saii kekwerishen tukaa kibakwaketen kounoton akityo kibaten ting'et akityo kewech akityo kekol kora.

Ing pichait nii akeree pandek akakeree chito nee namee tamusit ab kerchek akakeree knapsakit kokit nee tesetaii eng yuu koo chichii komeche kosut imbaret koo mechee kosut tiangiik chemii pandek

Kerenyuu akopa paishet aaee tukchuu kwamuu matinye ngamnanet akee tugul awendii atepee chito nikikwae koneta olekitektai korik akolee kipaitaii akolekipuktaii korik kwak akolekikertai